Ore etoki naidim nkera natii sukuul natii computer lab ee kepuo aaku tofauti ooh nkera kwanza nemetii ina sukuul aah ore kwanza ipangita aalo enkae sukuul ashu maisha ingine hapo nje keaku kenoto atleast pee aisaidia enini eeh vile atatumia computer neaku ketii tofauti enkerai natii sukuul natii computer lab oe nemetii. Kelo kitengen si enkerai metaa story na internet ni rahisi aingie na aelewe mambo na internet ,ina paa ajo uuhu kesawa naa kisaidia nkera aaa yaki enkae ngeno ekutosha ashe oooleng.